King'iyo kanyo, kwonde mopangie magi ineno gin olemo kata gik mitiyogo kar tedo mar jikon, ineno ka nitie kanyo nyanya, mitiyo godo kuom tedo chiemo kendo iyudo ka nengone ni malo, niti kanyo otungu mitiyogo kor tedo, nitie kanyo, gimiluongo gi dho ngere ni cucumber, en gima nengone nimalo ahinya, itiyo kode eyor tedo, Kasto nitie moro miluongoni, kitungu saumu, kitungu saumuni be itedo kode kuom loso chiemo kendo kado dum gi suya mamit ahinya.

Gima biro e pacha ka aneno gino en mana ni kaka japurni notemo oloso puothe ma raboloni nonyak e yo ma nyangafu ahinya. Kendo ineno ka gi pugno. Omiyo ne orito puothe no. Aneno ka gima ne orito puothe no maber ahinya. Kendo en tich mamiyo ngáto oknyal koso yuto mare, kata chiemo ma nyithindo nyalo chamo. Kat en owuon, ok onyal koso omenda ma onyalo timo go tije ma opogore opogore. Ne otiyo tich mangóngo kuom rito gino omiyo onyak maber.